Eh ore enamashini tolairemoni arashu olairrirrani lonkishu, na ninye intumia alepishore alep inkishu, kuna naata kule. Eniata nai nkishu kumok, na idim aitumia enamashini atalepishore. Na ore teina kata na kitelelek esiai, nimitoki oltung'ani anauru, amu keeku naa enamashini gira aitumia alepie kuna kishu nonok kumok, ashu nkishu naata kule kumok.

Ore ena kipirta naa tenilepu Kuna le tena kiteng', naa indim nimir Kuna lee enkaraki loinyang'ak, nitumie iropiani nintumia aisumie inkera. Naa indim sii nilepu Kuna lee niyer te enkang' ino niok, ninosie olgali, ashu iok ake, nincho ilomon tenelo newuonu ilomon enkang' ino nincho kuleetooko, naa indim sii atimira nitum iropiani.

Kaidim nairemu kuna kwashen namir, amiraki kulo ainyang'ak, na ore tinakata naa katum iropiyiani, eh iropiyiani nainyang'unye endaa arashu nalaakinye nkera sukuul, naa kaidim si naitumia kuna kwashen ateyiara, nanya enaa endaa, amu endaa sidai oleng' nanyor osesen, na endaa naa kenya iltung'anak tenkumoyu teninyanya ormarei lino pookin, amu endaa sidai oleng'.